Kandoindet netai neo nebo emetab kenya koki boyot jomo kenyatta. Jomo kenyatta kokitoi boisioetnyi nebokondoji kenya eng kenyitab elbu agenge bokol sogol ak tamanwokik lo ak somok akoi kenyitab elibu akenge bokol sogol tamanwakik tisap ak sisit kisirto inendet arap kenyatta komii state house anan state lodge nekimi mombasa kora kokiai boisiet neo mising ngaachangan kokekirinda ngalekab kewelutoik che terterchin chekitinye wakenya kora kokimanda ngalekab ignorance anan kiikon kanetisiet kobit kinetis ing kenya kora kokikirinda inendet ngalekab rubet nekimi eng emetab kenya kosubkei ak kiib kiib inendet koletab bandek kokoito minutik cheterterchin chekikol bikap kenya ako ing notok kokimuch kokirinda inendet rubet kora jomo kenyatta kokiindoji kenya kobit kometoegei otwoknotet nekibo

Ngortotonibo kastomayat akobo network nengeme libanetab chepkondok eng simoit kongete m-pesa akoi bank kotinyei kastomaek chechang chebo m-pesa nitok koamu eeh ngalekab network traffic ngobit bik chechang cheboisie m-pesa ak bank eng kasarta agenge kobitu traffic neoo simemuchi system konyor anan ko suluishan ngalek anan requests chemekani kastomaechotok yaani bitu kiy nekekure denial of service attack kora kobitu kewelutioni amu details chebo transactions che wrong kou kainetab kastomayat pin chebo kastomayat anan ko rabinik chesire chemitei eng balance chekimeche koyokto eng kasarweke alak komii kiy nekekure timed system maintenance nebo bank yaani yekichobe system nebo bank eng kasarta flani koyemii maintenance komemuchi kastomayat koboisie services alak tugul chebo bank amu kimii kechobe system